Andũ nĩmagĩthundũrĩte njĩra nyingĩ mũno cia gũkorwo magĩkĩrĩma na njĩra ta ĩmwe ĩragĩthundũrirwo, nĩ anake ũrĩa marĩkoragwo magĩkĩrĩma na kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩhana ta hydroponics, no nĩ hydroponics ya kienyeji kana ya gwĩthundũrĩra gũkũ gwitũ ĩrĩa mũndũ agĩkoragwo agĩgĩkorwo akĩoya mĩberethi ya prastiki ĩrĩa ĩgĩkoragwo ya maĩ, hihi ũgakĩoya mũberethi wa inji ta inya, ũgagĩcoka ũkawĩtũratũra tũmarima tũnini wa mũigana hihi wa tũmĩkebe tũrĩa tũngĩkorwo tũgĩnyuĩrwo nĩ indo ya yorgati, tũmĩkebe tũtũ ũgakorwo ũgĩtũiyũria tĩri ũrĩa ũgĩtukanĩtie na thumu ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũgĩkĩhanda indo hihi ta thũkũma kana thibinaci, indi ici ũgacoka ũgakorwo ũgĩgĩcihe maĩ na hihi rĩmwe ũgaciheaga kabataraitha kanini, na ũgagĩkorwo ũgĩkĩhũra ndawa ya kĩndũ ta ũme nĩgetha itigagĩkorwo ikĩrĩo.

Nĩ gũkĩrĩ kambuni mwanya mwanya iria igĩkoragwo cikĩandĩkĩte andũ kou ta ici nĩgetha andũ ta aya magagĩkorwo magĩgĩthondeka macini iria ciagĩtwika niciakirehe thĩna kambũni ta ĩno, ĩrĩa íĩtaga Unga group ĩrĩa ĩgĩkoragwo kaĩngĩ ĩgĩgĩthondeka irio cia ngombe, cia mbori, kana hihi cia ngũkũ, nĩgetha andũ magagĩkorwo makĩgũra irio icio kou na rĩngĩ gũkĩhe mahiũ mao, kambũni ĩno ĩkĩrĩ njega, nĩ amu nĩ ĩkĩhete andũ aingĩ wera , makĩria mafundi marĩa makĩuĩ gũthondeka macini ta ici na angi nĩ andũ a ũrĩmi arĩa magĩkoragwo makĩthuthuria irio icio nĩgetha makĩmenye ũrĩa mangĩkorwo magĩgĩthondeka nĩgetha cikĩenderio ngũkũ kana arĩmi arĩa marakĩrĩithia indo ta ngũkũ, kana ngombe nigũo ĩgĩtuike cia kuagĩrira indũ ta icio kũria icagiine kana matũra-inĩ.